Nĩ tũgeragia kũruga irio cia kũiganĩra andũ, ihinda rĩrĩa irabatara kũrĩo, na kũngĩtuĩka nĩ kũrĩ irio ciatigara, nĩ tũgeragia mũno gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciarĩyo mũthenya ũyũ ũngĩ, kana nĩ kwĩgagũra cikegagũra nandũ kĩroko, kana hihi irĩo ta irio cia mũthenya, na kũngĩkinya no gwatigara, na tuone itingĩrĩo mathaa macio mangĩ, hihi tondũ nĩ igũgĩthũka, nĩ tũrĩ ngũkũ, tũikagĩria irio icio, na tũgakiuga tondũ no tũrĩgũrĩra irio icio ngũkũ, tũkona hatirĩ hathara nene yathiĩ. No nĩ tugeragia mũno kuona atĩ irio ciarugwo nĩ ciathira, kana nĩ ciaiganĩra andũ, na cingĩtigara, tũkageria mũno kuona atĩ nĩ ciarĩyo kĩroko gĩkĩ kĩngĩ, kana mathaa ma mũthenya nĩgetha gũtigatigare irio ingĩteyo.

Irio no nginya tũgũre, kũringana na wendi wa arĩa aingĩ me nyũmba, na kũringana na mĩkana ya arĩa mathũkagĩrwo hihi nĩ indo imwe. Kuona atĩ ta gwakwa nyũmba-inĩ, nĩ kũrĩ andũ erĩ mathũkagĩrwo nĩ ngano, kogwo tũkĩgũra, no nginya tũmenye, tũkĩgũra ngano, no nginya onao acio tũmagũrĩre kĩrĩa nao mangĩrĩa gĩtekũmathũkĩra. Kwa mĩhiano nĩ tũgũraga mũtu wa mũcere kũona, nĩ ũhũthikaga kũruga indo ta mĩkorogo, ona kana ningĩ tũkeki nĩgetha o nao matikaigwe makĩũrirwo mũno. Wendi nagwo, ta wa matunda, kwĩ mĩthemba ya matunda, ĩtangĩgũrwo kuona ndĩrĩona arĩi, ona nĩ kũrĩ irio ingĩ itagũragwo, kũona ona twacigũra nĩ iriaga andũ a gũcirĩa na ni irĩtuĩka cĩa kũanangĩka. Kogwo kũringana na ũrĩa andũ mendete kũrĩa, na kũringana na acio makanĩtio kũrĩa ngano nĩ ũndu nĩ ĩmathũkagĩra, nĩ twĩkoraga tũkĩgũra irio kũrĩnga gũtũarana na ũria irĩrĩka itegũthũkĩra andũ na nyingĩ itegũtuĩka cĩa gũteo tondũ nĩ ciagire arĩi.

Kahũa nĩko nyendete kũnyua mũno mũno makĩria. Na kuona nĩ kahũa karĩa gokaga ge gathĩe o biũ gatirĩ mĩharĩrĩrie mĩingĩ, kuona atĩ no kũhiũhia, kana gũtherũkia maĩ ngamekĩra gĩkombe-inĩ, ngongerera kahũa gakwa giciko kĩmwe kana igĩrĩ, na ngacoka ngongerera cukari. Na oho no nyongere, no hihĩre maĩ ma ndimũ, na ũhoro ũcio nĩ njiguaga ũkĩngenia mũno, tondũ nĩ gateithagia gũcanjamũra meciria, na kũnjiga ngĩigua ndĩ mũndũ tha ciothe ũcanjamũkĩte.

O ũrĩa mũndũ ena mũcara mũnene, noguo akoragwo na ũhoti wa gũthura na gũcagũra o kĩrĩa angĩenda kũrĩa. Mũndũ wĩ na mũcara mũnene nĩahotaga kũingĩra nduka-inĩ na akagũra kĩrĩa gĩothe angĩrirĩrira, na koguo nĩarĩaga ũrĩa we akwenda. No mũndũ wĩ na mũcara mũnini, nĩekoraga akĩhinyĩrĩrĩka, ona akĩendaga ũndũ agakora mũhuko wake ndũramwĩtĩkĩria gũkinyĩra kĩndũ kĩu. Koguo agekora akĩgũra irio o iria cia gũtũria mũndũ muoyo, o iria tũngĩta nĩ iria cia kũhũnia, no ti cia gwĩthurĩra kana wendi, gũtwarana na wendi wake. Koguo mũcara nĩũtũmaga mũndũ atue matua, o ũrĩa wĩ mũnene ũgagwĩtĩkĩria ũhote gũthura na gwĩka wendi wa ngoro yaku na kũrĩa kĩrĩa ũngĩenda. Naguo wanyiha ũgagũtindĩkĩrĩria o kũrĩa kĩrĩa kĩngĩoneka na kĩrĩa kĩngĩhotekeka kũgũra, ũhoti-inĩ wa mbia icio cia mũndũ wĩ na mũcara mũnini.

Andũ o ũrĩa marakũra, noguo mathiaga makĩendaga kũrĩa indo irio iria cia kĩndũire, o iria cĩarĩagwo hau matuko matene, ũgakora nĩ marenderera irio ta ndũma, ngwacĩ, mĩanga, gĩheri, ngima ya mũtu wa gũthĩa mbembe, na magathiĩ mehereire irio ici twĩtaga cebecebe, ta mĩgate, na mĩthugwiti, na tũkeki, nayo o ũrĩa andũ marĩethĩ, noguo mathiaga mendereire irio icio tũreta cebecebe, na magakĩona icio cĩa kĩndũire tarĩ cia andũ akũrũ. Koguo ona bamĩrĩ o ũrĩa ina andũ aingĩ akũrũ, noguo mĩrĩre yao ĩkwegemera irio cia kĩndũire ikĩheragĩra cebecebe, nayo bamĩrĩ ĩrĩa ĩna andũ aingĩ nĩ ciana, na andũ ethĩ, noguo nao mĩrĩre yao ĩkwegemera mwena waicio tũreta cebecebe, na ĩnyihie iria cĩa kĩndũire, kũringana norĩa mĩaka ya andũ arĩa aingĩ me bamĩrĩ-inĩ harĩa ĩrĩ.

Thogora wa maguta ũngĩambatĩra, nĩ ũnyihagia wonekani wa irio na njĩra nene mũno. Kuona atĩ, irio ciarĩmwo mũgũnda-inĩ nĩ arĩmi, irutagwo kũu mĩgũnda-inĩ ikarehwo mataũni-inĩ nĩgetha ikinyĩre arĩi kũhĩtũkĩra ngari o iria ihũthagĩra maguta macio. Koguo maguta magĩa goro, noguo mũrĩmi arĩgũrĩrwo irio ciake na mbei ĩ thĩ, nacio ciakinya thoko ciendio na mbei ĩrĩ igũrũ nĩgetha kũgeria kũiganania mathabu ma mũrehi wa irio icio thoko. Nake rĩu mũgũri agagĩkora mbeca iria enacio iria ingĩgũrire irio nyĩngĩ korwo thogora wa maguta ndũnambatĩra, agagĩtindĩkĩrĩrio kũgũra irio nini o iria ikũiganĩra mbeca iria arĩ nacio. Wonekani wa irio gũkĩrĩ mũrĩi ũkanyiha mũno makĩria tondũ mbia ciake itirĩkinyĩria kũgũra thogora ũrĩa ũroka na kũhaica kwa maguta. Ona ningĩ iganda nyingĩ, iria ithĩaga hihi ta mĩtu, nacio ikambatĩria thogora tondũ noihũthagĩra maguta macio wĩra-inĩ wao. Koguo irio ikanyiiha na ikaga kuonekana kũrĩ mũrĩi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mĩciĩ ĩrĩa ĩcagi-inĩ nĩ kũrĩagwo wega, na njĩra nene mũno, gũkĩra mĩciĩ ĩrĩa ĩtaũni-inĩ. kuona atĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩcagi-inĩ, irio ciao nyingĩ ciumaga orohau mĩgũnda-inĩ, nĩo merĩmĩire, nĩo megetheire, nĩo meigĩire, kwoguo me na ma na kĩrĩa mararĩa, ona ningĩ irio icio itirĩ na ũnyihu, kuona nyingĩ ciacio itiragũrwo kũhũthĩra mbeca o iria ciagaga mũno. Ũkĩringithania na mĩciĩ ĩrĩa ĩtaũni-inĩ, kĩndũ gĩoothe nĩ gĩa kũgũra, koguo mũrarĩa kũringana na ũhoti wa mbia iria menacio gũkũ taũni-inĩ. Na ningĩ irio iria mararĩa, matirĩ na ũma wa kũrĩa irĩmirwo, matirĩ na ũma wa kana nĩ njĩkĩre ndawa, ona matirĩ na ũma wa kũrĩa igereirwo ingĩkamakinyĩrĩra. Koguo mĩciĩ ĩrĩa ĩ igaci-inĩ, ĩgakorwo nĩrarĩa irio njega, na irio mena ũma nacio, na irio nyingĩ, kuona nĩ ironekana raithi, gũkĩra arĩa me mataũni-inĩ, o arĩa matarĩ na ũma na kĩrĩa mararĩa, na matarĩ mararĩa kũringana na ũhoti wa mbia ciao.

Ma cupamaketi nĩ mateithagia mũno andũ mĩciĩ-inĩ kũgĩa na mĩrĩre mĩega. Tondũ nĩ mahũthirie ũgũri wa indo o rĩrĩa maigire indo ciothe handũ hamwe. Rĩu cupamaketi mũndũ nĩ aingĩraga ũkagũra mũtu oro ho ũkagũra nyeni, ũkagũra nyanya na itũngũrũ ona ningĩ maguta ma kũruga kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũgũbataraga ũtegũtinda ũkĩũrũra. Hau kabere, andũ nĩ marigagwo ũgũthiĩ cupamaketi kana nduka-inĩ ũgũre mũtu ũcoke ũme ũthiĩ thoko ũkagũre indo cia thoko. No rĩu kuona nĩ matũigĩire indo ciothe thĩinĩ wa handũ hamwe, kana thĩiniĩ wa nyũmba ĩmwe, mũndũ no kũingĩra aingĩraga agacigũra ciothe hamwe akainũka na agathiĩ akaruga indo ciothe irĩa egũbataraga. Gwata mũno andũ arĩa makoragwo mandĩkĩtwo mawĩra na hihi marutaga mawĩra mathaa maingĩ na matirĩ na mathaa ma kũũrũra mathoko. Ũhoro ũcio nĩ wahũthirie mũno mĩrĩre yao ona ũgĩtũma ĩtuĩke ya kwagĩrĩra na kũgacĩra makĩria kuona atĩ rĩu andũ nĩ mahotaga kũrĩa wegega. Ona ningĩ ma cupamaketi maya no makoragwo na irio hĩu o irĩa ikoragwo irugĩtwo wega. Koguo kũngĩkinya hihi nĩ mũndũ ũrona ona ndarĩ na mathaa ma gũthiĩ kũruga, no egũkĩoya irio hĩu o hau cupamaketi inĩ na athiĩ arĩe, na atuĩke wa gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ kuona nĩ arĩire wega. Ahotithĩtio na ahũthĩirio ndeto ĩyo nĩ ma supermarkets.

Rĩrĩa thogora wa maguta wathiĩ thĩ irio nĩ igĩaga raithi. Na koguo andũ makahota kũgũra irio nyingĩ na cia gĩkĩro kĩ igũrũ gũkĩra rĩrĩa maguta me igũrũ. Naguo thogora wa maguta rĩrĩa waambatĩra irio ikagĩa goro. Na tondũ andũ mbeca irĩa menacio itirongerereka, magekora makĩnyihia mũigana wa mbeca irio irĩa maragũra, ona ikĩro cia irio irĩa maragũra. Koguo thogora wa maguta ũgĩcenjacenjia noguo mĩrĩre ya andũ ĩcenjacenjagia kũringana na kĩrĩa marahota kũgũra. Rĩrĩa thogora wa maguta wagũa irio ikagĩa raithi andũ makarĩa wega. Thogora wa maguta wahaica, irio ikagĩa goro andũ makagũra irio tu o cia kũmahũnia na kũmatũria muoya, kĩrĩa gĩacio gĩgathiĩ thĩ ona ningĩ mũigana wacio ũgathiĩ thĩ.

Thamaki cia gũtegwo rũĩ-inĩ, nĩ icamaga wega, gũkĩra thamaki cia kũrĩithio. Hihi nĩ tondũ, thamaki cia rũĩ ikũraga na mũkũrĩre wacio wa kĩndũirĩ, ikarĩa o indo iria cĩkũu rũĩ-inĩ, o iria ciũmbirwo nĩ ngai irĩage. Ũkĩringithania naici cĩa kũrĩithio iria iheyagwo irio nĩ a cithondeketwo nĩ andũ, igacoka igakũrio hihi naihenya nĩgetha ikinyanĩre cia kwendio, ikinyĩe ũritũ wa kwendio, ikahana ka ciatengerio, koguo igakorwo na kamũcamo gatiganĩtĩ hanini, na ĩrĩa ya gwĩkũria, na kũrĩa irio ciao cĩa kĩndũirĩ, ĩrĩa ĩ rũĩ-inĩ. Koguo ngauga, thamaki ya rũĩ-inĩ, nĩ ũndũ wogwo wa gũkũra o ũrĩa Ngai a mĩũmbĩte ĩkũrĩre kũu maĩ-inĩ, na egakua ihinda iraya gũkũra, gũkĩra ĩno ya kũrĩithio ĩrĩa ĩtengatengagĩra nĩ ũndũ wa irio iria ĩraheo, ĩrĩa ya rũĩ-inĩ ĩgagĩkorwo na kamũcamo kegega karĩa kayo gakĩndũirĩ, gũkĩra ĩno ĩrarĩithio nĩ andũ.

Ũthuthuria nĩ wĩkĩtwo na gũkoneka na gũkamenyeka atĩ, maguta mathamaki, nĩmakoragwo na ũguni mũnene mũno harĩ tombo wa mũndũ ũrĩa ũrakũra na kuona ciana nĩcio ciĩna tombo ũrakũra, nĩkĩo ciendekithagĩrio kũhũthĩra maguta macio mathamaki kaingĩ kaingĩ, nĩgetha mahote kũĩyoera na kũĩgĩra ũguni ũcio ũrehagwo nĩ indo icio cionekete cirĩ maguta-inĩ mathamaki, atĩ nĩ cia ũguni harĩ tombo ũcio wa mũndũ ũrakũra. Andũ agima nĩmonekete matirĩ na bata ũcio mũnene, wa maguta ma thamaki, kwona tombo wao nĩ ũkũrĩte na ũgakinyanĩra, na koguo ndũrakũra hangĩ.

Nĩnyendete kũrĩa irio nyũmũ, nĩcio mboco, kamande, ndengũ, thoroko, njahĩ, na irio icio ciothe, ndĩcigũraga thoko iria cinguhĩrĩirie, na nĩyo thoko ya Rũirũ, kana thoko ya Gĩthũrai. Na mũno mũno nĩ nyendete thoko ya Gĩthũrai, tondũ ndaringithania mathogora marĩa me Rũirũ, na macio me thoko ya Gĩthũrai, kaingĩ nĩngoraga atĩ, mathogora marĩa me Gĩthũrai, me thĩ, na koguo nĩ mega harĩ mũhuko wakwa. Nĩ hotaga kũgũra irio nyingĩ, rĩrĩa thiĩte thoko ya Githũrai, gũkĩra rĩrĩa thiĩte thoko ya Rũirũ.

Ũrĩmi wa maaĩ nĩ ũtuĩkĩte wa kũagĩra na kũgacĩra mũno o ũrĩa maũndũ mathiĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa Kĩambu, kwona atĩ, nĩkũgĩte na ũthũndũri, ũkĩte na njĩra ya gũitĩrĩria mĩmera maaĩ, na njĩra ya gũtatia o harĩa mũmera ũrĩ, ũguo ũkagĩa na kũhonokia maaĩ, ũkagĩa na kũhũthĩra mahinda manini, onakorwo harĩa kĩambĩrĩria hihi nĩ ũkĩrĩaga mbeca nyingĩ ũkĩwambĩrĩria, no rĩrĩa watuĩka wa kwarĩrwo mũgũnda-inĩ, nĩ ũrehaga thogora kũgũa thĩinĩ wa maaĩ marĩa marahũthĩka, ona mahinda marĩa marahũthĩka. Naguo ũgatuĩka wa gũtatia maaĩ o harĩa mũmera ũrĩ, handũ wa kũihũgia mũgũnda wothe nginya kũrĩa irio itarĩ.

Ũhoro wa kana irio iria ironeka kana nĩ cikũigana andũ a nyũmba yakwa, nĩ ũndũ ũkoragwo-ho meciria-inĩ mahinda-inĩ marĩ mothe, kuona atĩ ndĩna bamĩrĩ ya andũ atandatũ, na othe nonginya marĩe mahũne, na kũhingio mabataro marĩa mangĩ mothe nĩũndũ ya gũtũma meciria maikare makĩrutaga wĩra, na njĩra nene mahinda mothe. Mũno mũno rĩrĩa thogora wa mũtũrĩre wambatĩra, na irio ciahana taciagĩa goro, nĩ ũndũ ũigaga ngoro na hahũ, ũkĩigaga meciria na wagagu, nĩkũrigwo kana maũndũ mothe nĩmarĩkinyanĩra. Kwona tarĩu, kabici ĩmwe nĩ ĩrauma ciringi igana gũkũ tũrĩ, ũgagĩkora nĩ twathamĩra kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa hihi kĩnaraithi, mahinda-inĩ tamaya, hihi ta thũkũma, kana spinanch. Ona waru ndũkĩrĩ igũrũ ihinda rĩrĩ, koguo nĩ ndĩkoraga ndĩna wagagu ũcio, ndaikara ngĩmenyaga nĩkĩĩ kĩnaraithi, kĩmwe kĩahaica, tũgagĩthamĩra harĩ kĩrĩa kĩngĩ. No nĩ ũndũ ũkoragwo meciria-inĩ, mahinda marĩ mothe. Thogora wa mũtũrĩre ũgĩcenjia, noguo tũkoragwo na wagagu wa kana nĩtũkũhota kũhũnia andũ.